En ireu ko oret ne kinyorunen rabiisiek ko kakisom sikobit kewekta eng kasarta ne kimokchingei eng kampunit ne kokoito rabiisiechuto, nito ko much ko kenyit akenge anan ko mara ko arawet, kotiengei ak kampunit le kochopta rabiisiechuto kikoito, rabiisiechuto kewektoi ko kakitesyi kiit kiten kosir che kikakiibunen, kiibu rabiisiek en beit ne imuch komi ngueny kosir en wektaet. Toreti nito anyun chito sikobit koboisien rabiinichuto en kasarta ne kamakotindoi kiy, ak kobit kosom rabiisiechuto sikobit kotun kowekta kokawekta ak tugun tuten kowekta ak rabiisiek tuten cheimuch kotoret kora kampuni kobut en boisienyin.